Gima biro e pacha ka ang'iyo tijni en ni, magi jopur to kendo gipidho nyanya. To koro sani gidoyo ka gidoyo puodho kendo aneno ka gise chal ka gima gisetieko doyo be. Ma lo emitang'onwa kaka lo ng'ich maber motimo pi.

Gini ok thor yudore e alworawa, to kendo to en ng en ngano ma pok opoki. Koro ma magi kosepoki maber to ituoyo, kosetuo tidhi irego kasto golo mogo mar ngano. Mitiyo godo e tedo chapat, mandas gini, kek, hmm.

Ee erokamno ahinya kuom chulo pesa mar kawo mtoka mar pikap mar Isuzu. To kata kamano, sa eh samwa wuoye ni to mtokni go sani pod onge, pok okelgi e piny ka. Lakini kanya konyi en ni pesa ni ni okadhi dong' go, adhi miye amiya dila wa direct. Adhi miye ng'aa usonwa geche koa loka kocha, en koro pesa no amiye amiya obedgodo kende owuon. Ma koro gari no idhi ketni go, idhi ketni gachi no in ki in. Mari idhi kelni ki in ka wan pod warito mwadhi uso gi.

Ovakado achiel sani iuso siling' pierabich nikech iga mokalo koch koth nyicha okochwe maber. Koro kata ovakado moti malong'o onge, omiyo koro ovakado sani tin e chiro kabisa. Sani mondiyud ayuda ovakado kata an kata wan mondo wayud ayuda ovakado mwawarogi, wamanyogi ndi. To ka wamanyogi ndi no, pesa mwawarogi godo, awarogi chon. Nyicha wawaro gi siling' apar, ovakadoka ovakado, sani wawaro gi siling' prariyo. Koro wambe sani wayudo ohala matin maonge.

Ka ng'a, ka ng'ato okwaya ni adwokne pesa ne to oonge risit, gima anya timo ni anya penje chieng' mane obiro nyiepo. To nobiro sa adi, to kak chieng' manobiro no noyudo ng'a, ng'ama nouso ne? Koro ng'ama nouso ne no emwadhi wapenjo ka bo onyaparo ng' ka bo nyaparo jalni. Ka onyapare to to okelo gima nwausoneno to wang'ie, wang'iye maber. Mwa mwa mwa make sure ni oko kethore ok okethe, kata ok ni en emokethe, nyicha en kamano. To koro ka onge ng'at manya wacho ni nonene kobiro kanyo to onge kaka wanyalo konye. Nikech koro onge kaka wanyalo ng'eyo ni ng'ano nobiro kanyo adier koso orimba riamba odwaro chamo pesa ma nono.

Kopo ni ng'ato ochwanyore nikech okauso ne gima kare, adhi kwonga luongo ng'ano. To akete piny mawuo kode ma penje apenje gimomiyo gima ausone no oke ok more. Apenje onyisa gimomiyo gima ausoneno ok en gima kare manodwaro. To koro kosenyisa mano, to koro wadhi ng'iyo e stok wa ka be wan gi gino. Ka onge to wanya dhi kata oko wamanyne gima en odwaro no owuon. Ee anya dhi oko amanyne e dukni ma oko. To kotama to koro adhi mana duoko ne pesa ne tagone mos kuom uso ne gima ok kare.

Koro jiko okoa ni kakitiyo kode, en en mikwongiyawo dhoge ni kasto en koro moke ok budhi kaka jiko ma nyachon ka. Kise yawo dhoge ni, iketo mana maka matin e wiye kanyo ok maka modhuro ahinya. Maka matin manya romo lweti kama, manya ma maromo mana e iye kanyo, tokni ipong' nyaka malo. Mana manya romo e lweti kama tikete iye kanyo. Ijuko mana maka matin, tikete iye kanyo. Kasto dhoge cha e buoye kanyo, imoko mana kalatas achiel ariyo. Kisemoko, tiso kalatas e iye kanyo tirito deka dek kama tidhi neno ka maka osemakomach chako liel. En moke yot dakika abich kende jiko osemoko michako tedo.

Kidwa chwalo ywak ni kuom idho mar nengo mag wende simu mek Skiza. Idhi mokwongo inyalo gocho ne Kastoma Keya mar jo Safaricom. To ma igochonegi, idiyo sta wan ha, idiyo wan handred, idiyo wan handred kanyo tigoye. to koro idhi rito to Safaricom dhi mako, to gidhi wuoyo tileronegi ni Skiza ni oidho mokalo kakonego bedni ichule. To gidhi leroni gimomiyo kata ni shida ni kanye. Marariyo, inyalo dhi e mbui mar Twita kata mar facebook timanyo Safaricom kanyo. Kisemanyogi, katimanyo Skiza, to koro indikone gi mesej. Imiyogi nyingi gi namba ni mar simu ting'isogi ni nengo mar wendegi mag Skiza e simbi oidho mokalo. To gidhi konyi.

Yore mag fuambo gi keyo konyo e kelo kwe e kaonti ma Garisa nikech mokuongo ji nyalo yudo ji nyalo ng'eyo gik matimore e tunge kaonti mek Garisano e yo mayot. Wachni kata ni nitiere town moro e kaonti mar Garisa kanyo, nitiere nitiere njore madhi mbele. Koro jok man mabor kata jok man machiegni nyalo ng'eyo ka pok jo njorego ochopo ir gi mamiyogi saa mar ikruok ne njpre kata ka gidhi gipondi, gidhi gidar gin kamoro. Kasto kendo yore mag fuambo gi keyo inyalo ti godo e nyayo kwe, inyalo tti godo e wuoyo kodji nyisogi ni onge ttiiene negruok, onget iende timo njore. Kasto kendo yore mag fuambo gi keyo inyalo ti godo e mako jonjorwe go owuon ka ing'iye gi kipindi mek tv ma jogo dhi to luwo jonjorego mos mos kendo gitang'o tije jonjorego ne jok ne oneno mani dala miyo gineno jonjore go kendo kaka gitiyo. To miyo giikre ne rakore kodgi ka giduogo.

Piny owacho madiere osemedo teko ne piny owacho mag gwenge mondo ojiwo somo mar ong'we yamo e skunde kokalo kuom gero kuonde tiegruok mek somo mar mbui e i loch gwengegi e sirkal mamalo osegero kuonde tiegruok mang'eny kendo ma ji nyalodhi puonjre weche mbui nono.

Bedo maonge tije osekelo midhiero kuom rawere nikech mokuongo rowere koro onge pesa. Koro ka gionge pesa iyudo ni yot mondo oti kodgi gi jo siasa etimo timbe ma yombe yombe. Nikech king'iyo kata nyocha nyocha e rali mek jo siasa gi iyudo ni rowere ichulo siling' miya ariyo miya ariyo, siling' miya abich miya abich mondo mi odhi eromo mar ja siasa moro, to ja siasano to kata ber ma otimo ne jopiny to onge. To mar ariyo, kendo jo siasagi chulogi mondo gigo gigo negi kura. Koro jo siasa en ok oti ne ji en tije en yako pesa, kochopo ndalo yiero to odhi ochulo rowere siling' miya miya miya achiel achiel to gigone kura. Mar ariy omiyo kendoo rowere donjo e timbe ma yore yore mondo giyud pesa. Iyudo ni rowere ma mamine do jo e tije chode mondo mi giyud pesa to madichuo to koro donjo e kuo gi njore gi nek mang'eny gi wito ngimagi e manyono.

Kuonde milendoe milende e mbui gin kuonde minyalo gen mondo oyudie weche manyien nikech e mbui kanyo, kopogore gi embui kanyo ok ni ng'ato achielkende ema dh bedo ni wuoyo, lakini e bwoye kanyo e gik miluongo ni comment koro kata ka ikelomlendo marach kuom kamoro moa kamoro to ng'at ma aa kanyo dhi to nyiso jowinjo ni ah ng'ani riambo. Ng'ani ok gini ne ok otimore kama, kama e kaka ne otimore. Eh mar ariyo e lendo machon mar fuambo gi keyocha, iyudo ni thoth thothgi ne josiasa ne nyalo loko nyalo chulo ute fuambo go mondo oland lendo magin ema giduaro. Koro lendo mar mbui to koro ogolo wachno nikech ok inyal chulo jolendo te mantie mbui mondo owach gimoro kaka ne iwache.

Teknolojia lokore e ngima marwa odiochieng' ka odiochieng' e yo mapiyo zaidi, nikech king'iyo kaka ndalo machon, ne onge simbe wabiro wadonjo e simbe midiyogi sani koro wadonjo e simbe ma igwelo mana gi lwedo to nyadonjo e mbui to nyatimo gik mathoth. King'i kata simbe masani gikma ginyatimo, kata kompiuta mandalo machon noknya timo. To koro kompiuta masani makendo omedo dongore ma sani wanyaloso nyaka robot gini gi kompiuta go miluongo ni artificial intelligence koro kendo king'iyo teknolojia dongore e yo mapiyo kabisa.

Aketoni kar romb gik ma onego inyiew dichiel mondo koro omiyi yot e nyiewo gigi moloyo ni inyiew ikaw ma achiel ka ichak iwuoth nyaka tung' kocha ikaw moro, ichak iwuoth nyaka tung' kocha ikaw moro. Mano ing'e ni koro ng'ato ool to kendo en tich matek. Koro kiketo gite kamoro achiel t omio uso bedo mayot, miya tich mayot e uso o kendo miyi in janyiewo tich mayot eyiero gik ma idwaro

Asechiwo e mbui weche manyien gi wach moko to ne en wach maandamano ma higa mokalo mek jo GenZ koro ambe nadhi taon kumane ji ng'anyo kendo namako nyanyono gi e simba nago picha mang'eny amako vidios mang'eny machako apenjo awuoyo gi ji kanyo apenjogi gimomiyo ging'anyo gimadhi mbele magi te nadhi akete mbui koro mago ne weche manyien.

Yore mag fwambo gi keyo mar mbui opogore gi mar achiel kachiel kaka mar television nikech iyudo ni mbui, gimoro ka otimre, ji yude achiel kachiel seche ma otimreno. To mar television cha, ji nyaka rit jafwambo maya e kambi mar television no, obi nyaka kanyo mondo eka koro ji ochak yudo weche manyien. Mar ariyo, mar mbui ng'ato ka ng'ato nyalo lendo, ng ata ng'ata nyalo lendo, kata in kata an, bora ninyalo donjo e mbui to in gi weche manyien, inyalo lendo. To king'i ma achiel ka chiel cha, en mana jalendo maya e television no kende ema ne nyalo nyiso ji weche manyien.

Limbe maber manatimo ne en higa mokalo ka nadhi Mombasa, to en limbe maber nikech ne adhi awuotho kwonde mang'eny, ne adhi e paw ndeke ma Moi Mombasa aneno maber ma neno ndeke kanyo neachak adhi ago abal e nam chimbi mh me pok aneno pok aneno nam chumbi kane wangni adhi anene ka go abal kanyo mh kendo abae taon ma Mombasa no en taon ma dwong' boma ma dwong' wawuotho, waneno ,waneno nyaka Fort Jesus gini, wawuothe otende go wago pich e wachamo chiemb wachamo chiemb jo Mombasa go chiemb jo waswahili go e nas gini, e rech, chiem gi i pilau gini chiembegi ma mit mit mit go ma to mano nomora ahimya limbe no nomora kabisa.

E kinde rusa nadhi limbe e boma mar Mumbasa, to kendo limbe ni ne en limbe ma ma mamit manomora zaidi. Kendo koro ne wadhie Nam Chumbi, mokwongo nadhi Nam Chumbi. Nam Chumbi ne pok aneno nyaka ne ago abal kanyo makendo nawinjo maber. Oh ma nadhi kendo e paw ndeke ma Moi, aneno ndeke kanyo kaka donjo ka gia. Achakawuotho kendo nyaka Fort Jesus, ma aneno gima ne oger gi Wazungu ndalo ma choon, higni machon mosekalo. Gima nomora kendo Mumbasa kanyo ne en chiemo, chiemb jo Mumbasa kanyo. Eh ne en chiemo mamit kabisa, pilau, nas, eh rech, yani joka ong'e tedo, chiemo go ne mit zaidi.

Weche mag ooro kata lokruok e yamo mar kor lwasi ilando gi kembe mar fwambo gi keyo man tie e aluora na ki ilando e redio okinyi ka okinyi iwinjo ki ilando ni kawuono kuma chal ka ma ka ma koth dhi chwe kata e tv bang news bang' weche manyien ilando ga ni boma ma ka ma ka ma boma ma kam ka ma dhi yudo koth ,kasto be weche be ute mag fwambo gi be gi lando ga ni ka sirkal owacho ka sirkal ofwenyo ni koth ma duong' mar elnino dhi chwe, ute mag fwambo gi dhi lando, kata awach ni ka wadonjo e ndalo oro to ute fwambo gi dhi lando. Kata awach ni ka wa donjo e ndalo oro to ute fwambo gi dhi lando ni are dwe ma chal kama nyaka dwe ma chal ka ma ok wadhi yudo koth ka ma achal ka ma kama.

Wach koso tudruok maber e wach chula mar Migingo e wach chula mar Migingo ni en gimachando chunya kabisa. Nikech iyudo ni nitiere jok modak kanyo kendo nitiere jok mayudo yuto gi kanyo pile. To koro jogi isik imako gi gi obila mo a e piny ma Uganda. To magi jok mamanyo yuto ne jo od gi, gimanyo yuto ne nyithindgi, gimanyo yuto ne gin owuon. Koro wach ni isik imako gi imako gi ni ok mora nikech koro miyo ji ok nyal kata dhi mbele gi tij gi e yo mayom. Nikech king'iyo kata Kenya ka tich owuon onge yudo tich tek. To koro ng'at momanyo mana tije mar lupo mondo okonyregodo ni kendo kichaki mako miyo ng'ato nyabedo kata gi dangni mar paro. Kendo miyo ngima jogo bedo matek kabisa.